Njugu en gima ber, kendo en gima kodongo to kelo pesa. Ma moro ji, ni mar ji nyalo konyore godo e yore mopogore opogore. Chwa, en be owach matin, to en be onyalo kelo pesa, kendo inyalo use mondo ji oyud kaka gimedo ngimagi, kendo gimiyo ngimagi bedo mabeyo. Gik ma aneno kae nyalo bedo njugu, nyalo bedo chwa, ema omiyo aduok kama.

Budho en chiemo mamit kabisa, kendo en chiemo ma ji winjo maber ka chamo. Ni mar okonyo kabisa, inyalo lose gokinyi, inyalo ti kode sa abiriyo, kendo inyalo ti kode nyaka godhiambo ka ji dwa dhi nindo. Oyiengó ji kendo omit. Mokwongo kidwa lose, puodho bedo kama gimora mora ok otiye. Iyudo ka kama bando onge, kata mariwa kata njugu gini. En ema en e puodho no kende. To ite gi bende, inyalo los maber, inyalo cham, iluongo ni susa. Koro puothe ka oselos maber ma onge gimoramora matiye to ipidhe. To en kochako dongo to omeda meda dongo kamano. Onge kata tiende mar doyo gini, nikech en odongo a donga kodhi mbele. Odongo komako alworane. Koro en kamano e kaka itime. Kendo e alworawa ongény kabisa, kendo omitnwa, wachame, wahere kendo omoro ngimawa.

Mananas en gima mit kabisa, kendo en gima konyo ngima dhano e yore mopogore opogore. Ngát ma tiyo gi mananas, bedo ngát ma nyalo wuotho motegno, ngát manyalo ringo motegno, ngát manyalo tiyo tije mangény mopogore opogore gi teko, gi ilo. Koro tich ma waneno kae ni tij pidho mananas. En tich mayot, tek ok otek kata matin. To oduaro jiuruok, odwaro chuny, odwaro ni ngáto kik ol, kik ibed ngát ma sa ka sa iwinjo kiol, okidwa dhi e puodho, okidwa dhi neno gigeni kaka chalo, oki dwa kata dhi ngíyo ka jakwo osekao gi kata ka pod gintie. En tich ma ko ko timore maber to ngáto yudo gik mabeyo kabisa. Kendo oyudo ohala maduong', oyudo mor e chunye, oyudo ilo. Anyalo kono ngáto ni ka odwa pidho mananas, mokwongo oneg obed kama pi ngény, koth nyaka bed ni ngény. Kik bed koth matin ma biro kawaore to dok. Onego obed koth mangény, koth ma sa ka sa. Kasto, onego bed ni opithe be kama ji ok kwale ji, ok gin jok ma lwete gi boyo, ma ok dwa neno gige jowetegi to dwaro mana kawo. Ka ok kamano to mananas ok nyal dongo.

Gima aneno kae ni, ka wiya ok ogoyo otonglo, manyisoni ka ka ok awacho oko, ka ok ariambo, kaka aparo, en gima waluongoni ochuoga. Ochuoga en gimoro ma wach, to kiyudo ma bit ochiek, to ntiere mit moro ma en godo. Kendo en gima ne aneno mangény kane pod atin, kane pod adongo dala kocha. Ne en itiyo kode nyoth, wanyodhe mondo wayud mitneno. Ne wapone, dongo ne odongo kende, akia ka nikech kae aneno ka chal ka gima opidhe. Aparo ni jok moko nyalo pidhe, ni mar en gi kodhi, to mekwa mane warado godo negidongo kendgi. To ne waponogi ka wadok dala ka waa sikul. Koro en gima inyalo ti godo e yore mopogore opogore. Inyalo ti kode kaka ne wa wa tiyo kode. Wakawe wachame, wanyodheno. Kendo be inyalo swage, itiyo kode ka yath, yath mar ich kach, akia ka ji mangény ongéyo mano.

Gimachal kamae ne atiyo godo ndalo machon kabisa, ka ne pod atiyo kuma ne aonge kata puodho. Ne an mana gi oda, ot ma achulo ,ot chiel no kende koro naonge gi rangach kata dhot, kata nafas mana nyalo pidhe gikmoko. Koro gima natimo, en ni nang'ado kube to aketo owuoyo gi lowo e iye. Kasekiko maber tapidhe aloda kanyo. Mano e gima dhi mbele kae nimar aneno ka opidh oganda e kube moro mong'adi. Onyalo bedo container moro molosi, ma koro opidhe ogandano kendo oketne manyiwa mondo koro odong maber. Gima chal kamae, an bende natimo ka ne amoko. Na onge kaka anyalo yudo puodho. Gini konyo cham kendo konyo gimopidhi maber, nimar gino nyalo yudo gimoro amora modwaro e lowo kanyo. Onge piem ma gimora mora piem kode. Nikech tiyo kode be yot, inyalo pidho gimora mora moti, ma ok idwa noti, kendo iwe gimi pidhono ema dongo kende. kendo be kiolone pi, to pi ok yot mondo odhi ka bathe, kendo ok yot mondo okaw gi gik mabathe, en emoyudo pi mang'eny. En emipidhe no, oyudo pi. Kiketone manyiwa, iluongo ni fertilizer gi dho musungu, kata kiketone mana owuoyo, tiyudo ka oyudo owuoyono te.

Tich ma aneno kaeni en tich maber kendo ne ahere yawa ne ahere tijni to koro gima omiyo tijni okethore tinde ni en ni ji ong'eyo gik moko mopogore ma gitimo. Iyudo ka ng'ato nigi puodho puotheni pamba nyalo donge maber kabisa kendo pamba nyalo miye pesa maber kabisa kopidho kendo kochiek mous. To ng'ato neno ni ere tiende apidh pamba yawa to puothani anyalo pidhe alot, anyalo pidhe bando, anyalo pidhe ariwa, anyalo pidhe jamna, anyalo pidhe maembe kata anyalo pidhe kata njugu mondo puothani omiya gimoro ma anyalo chamo maber nimar iyudo ka tinde uso pamba tek kendo koro jok monego onyiew giyiero jok ma ginyiewo kuom gi. Gidwaro ni ginyiew mang'eny dichiel to iyudo ka dhano bende nigi puothe mana matindo tindo. Gidwaro mana ni gipidh gidwaro iyudo ni ng'ato dwaro ni opidh apidha matin e puothe mondo odhi ousi to janyiepo dwaro mang'eny dichiel koro gino emomiyo tijno tinde odok piny. To nengone be, nengo be tinde koro odok piny miyo koro ji neno ka gima koro loso loso gigo usogi en mana tich matek en mana tabu.

Nafas kata thuolo machal kamae ka omiya ni aler ne ngáto kaka onyalo konyore ka odwaro pidho gigi. En ni mokwongo, gigi gin rabolo. Rabolo dongo maber kama nitiere pi, koro ka intiere kama pi tin, to mokwongo many pi. Kendo ka in koma koth tine, to bed, bed ni ngéyo ni pi dwarore koro ibed ni in gi kama pi inyalo yude, kawang' ochopo seche go. Koro gigi onego pidh ka giwere matin mondo kik gigudre, kendo kik gimare pi. Nimar gik mipidho gi be nigi lweny mar pi. Kipidho gi machiegni to achiel nyalo, nyalo, nyalo bedo ni okbedi, okdongi, nimar pi ikawo gi moro no. Koro anyalo kono ngáto ni mokwongo omany puodho. Ka oseyudo puodho to opithi ka gigi owere matin. Rabolo achiel oweyo okenge kata ariyo e koka opidho mar ariyo. Mondo koro kik gibedi ni giyware ne pi, ne gik moko mopogore kata ka ok en pi. Kasto mar adek obed kuma jokwoge onge. Nemar jokwoge gin joma richo kabisa, kendo ginyalo miyo gik ma isepidho ok dongi, ni mar moko biro pudho, moko biro ngádo, moko biro manaketho. Koro mago e gik ma anyalo kono ngát ma dwaro pidho gini.

Japuonj mar pith. Japuonj mar pith ema nyalo pidho gima ber kamae. Nimar gigi oriedo maber, kendo pi aneno ka ngáto ka ngáto omi pige. To kendo aneno be ka gin gi okenge, ka giwere gi okenge ma dwa romo. Ma nyiso ni ngát ma otimo tijni en ngát ma nigi ler kabisa. En ngát ma nigi lony. Koro ngáma nyalo bedo gi lony, ka ok en japuonj. To aneno ka gik ma odongo kae gi be gin gik ma kelo ohala, koro ka aneno gigi te, to ohala maduong' biro e pacha. Aneno got kucho, manyiso ni gigi okopidh kuma ntiere two two mangény. Gin kuma beth, bet koth chwee. Koro aneno be ka pap duong' ma nyiso ni jokma opidhe ni be nigi ohala maduong' e pap. Pap duong' kabisa, manyiso ni gin gi, gin gi pesa mangény ma ginyiewo godo pap, mondo gilos godo tijni mondo owuog kaka ochaloni. Kendo jokma chal kamagi ema wadwaro e pinyni. Mondo pinywani, obed piny ma olokore ni mar tinde piny en kama tek dake.

Mokwongo ka osegole e puodho, to imoyo mondo otwo. Mondo kaang' opoke kik kik githichore. Gigi ageno ni ungéyo ni iluongi ni oganda. Koro oganda gi, kaose, kaose golgi maber, to imoyogi. Ka gisetwo to gologi bedo mayot, ni mar, igolo agola pote no to dong' gi nyaie go. Koro ka isedong' gi nyaie, to itimo gi gima iluongo ni yiero. Mondo kik gibed gi kuoyo kata gi kite e i gi. Ka iseyierogi, gima odong' en mana chielo, kaisechwako. Ikwongo ichwake maber nikech otek. Ok oyom ahinya. Ka isechwake to ichiele. Ka isechiele to imanye gi chapat kata gimoro amora, obed mchele, obed ringó, gimoro amora ma idwaro chame godo. To ka ichame godo to iwinjo ka koro omit, kendo iwinjo ka oloko ngimani. Ni mar omii ndhadhu, omii ilo, omii kwe, kendo omii yiengó. Koro en gima tiyo godo ok tek. En gima loso be ok tek. En gima ka isepidho to osechiek, tigolo, timoyo, tokoro modongó go, koro modong'go yot kabisa.

Gini miyo ngáto tegno. Omiyo choke mar ngáto bedo motegno, kendo ngáto ok nyal tur ahoyaye. Ni mar opogore gi oganda matin. En en gi gik mopogore kabisa e dend ngáto. Kendo en kichame, kata ka ne itwo, to omiyo ichango piyo piyo. En ohere kabisa kendo kuonde modonge iuse e nengo moro ma ohingo oganda. Kendo ohala ne ber, kinyalo pidhe to inyalo bedo gi ohala maduong', ohala maber kabisa. Kendo ohala motegno. Koro an anyalo wacho ni gini konyo e del, kendo okonyo ngáto bedo ngát ma otegno, ngát ma ojing'. Okonyo ngáto bende mondo odongi. Jok ma nyodunde ka, gidongo ka gichamo gini. Kendo jok moko ma chikruok tamo gi ka, ka gisechamo gini to tielo otegone, otegno kabisa. Ginyalo chikore, ginyalo ringo, inyalo timo gik mangény. Omiyo ibedo ka nyathi matin. Ibedo gi teko, kendo ibedo ngát ma koro nyalo timo gik mane otame timo ka, inyalo timo to ok wanyal penji gimoro amora.

Aneno mine ariyo. Achiel jaber kabisa. En gi kalam e lwete gi kalatas. Ondiko gimoro ma moroni siemone. To omako wiye, manyiso ni seche moko nitiere gima negitemo timo to otamore, koro omako wiye ni mar oyude. To moro ni chal ni en ema ondiko gik ma chal ka ondiko koro gima onego ne gitim. Gima onego gitang' ni gitimo. Kuma gintiere ni aneno gik moko machalo besen mangény, mangény. Chal ni kuma gintiere ni gitimo tij losogi. Kendo nyalo bedo ni gik ma mama ni ndikogi nyalo bedo ni gin, gine namba mar gik ma gilosogi. Kawuono waloso adi? kamano kamano. Aneno be kuma gintiere ni en kuma olor, kendo en kuma olor gi kalatas, jwala. Koro ma nyiso ni kae, nyalo bedo ni kae en kama ilose gik mangény ma opogore opogore. Jogi be aneno ka gin girwako gik machal, nanga machal. Rangi gi no chalre ngi ngát moro ma okulore kucho. Manyiso ni nyalo bedo ni kuma gintiere ni, gin e tich kendo ichulo gi gi ngát moro. Ngát moro rito gik ma indiko go mondo odhi one tich ma gitimo. Mondo bang' tich ang' ochulgi.

Ma tich maber kabisa kendo mor kich en gima oloso ne ji ngima mang'eny. Jotuo omiyo ngima, nima kiwinjo ka chokeni rami imanyo mor kich, kendo ichango piyo piyo kabisa. Oketo chokeni motegno, inyalo chikori, inyalo ringo. Inyalo timo gimoro amora midwaro. Gini be konyo jok ma ok tuo, jok ma dwaro mit nimar mor kich nigi sukari ma onge ginoro amora ma nigodo e pinyni. Koro jok mohere tiyokode. Iyudo ka mkate kata gomoro amora giwiche mondo giwinj mitne no. Koro tijni kaka itime aneno ka ikaw ga gigo to iso kich e yie to kich ng'iyo ni mano e ode to oloso more no kanyo. To ka moreno oselosore maber to iriombogi gi iro moro matin kata mach. Ka oeriembgi to giringo to giwe utegi. To kuma giwe ite ni giwe mor gi be. To mor gi no ikaw tiloso maber oso kuonde moko mondo oti kode kamoro amora kata kumopogore opogore. Aneno ka jogo rwako gigo mondo kik kich go ka gi nimar kich en gima muol to koyudi to onyalo losi ma iringi.